Ĩrio iria njega na ciana nini cia thamaki, na nĩgetha ĩkorwo irĩ na gũkura kwenga na ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩ irio iria ciĩtagwo starter, na nĩ ikoragwo na proteins nyingĩ, na minerals nyingĩ. Koguo thamaki ĩyo nĩ ĩhotaga gwĩtiria maũndũ marĩa ĩngĩcemania namo, hindĩ ĩrĩa ĩ maĩ-inĩ na hindĩ ĩrĩa ĩ-nini. Irio ici ni ciendaga na gĩkĩro kĩa igũrũ proteins na gĩkĩro kĩa igũrũ, nĩgetha ikahota gũkũra ĩna hinya mwega. Koguo hĩndĩ ciothe, mũrĩmi wothe nĩ abatiĩ gũkorwo ena ũigĩrĩrĩkĩ wa gũkorwo akĩrera thamakĩ ciake wega. Na agacihe kĩrĩa cĩbatairie, ihĩnda rĩrĩa rĩagĩrĩire.